Ingeboisien oretab soet keboisien anan kenyorun boisionik choton chebo serkali ih konyernyere rabinik amun ih manyalu kua chito akoi yoton kosam boisiet. Same inendet boisiet en uui tugul akekur inendet kora ak keboisien oretab soet. Kinetini inendet kora elekiato boisiet noto en oretab soet. Ko kityo kit neng'etu nenato mayache kua elekian boisiat nato. Ko noto kobo kamanut keboisien oretab sokat kecheng'e boisionik ama chebo serkali ichegen akoth en boisionik alak tugul en oretab soet. Ko naton kochuchuchi nyernyeretab rabinik. Nyalu keboisien echek tugul oretab soet kecheg'e boisionik ngamun ih , niton kobose kasarta ak rabinik chekata kimendaten icheng'ati boisionik en elekibemdati.

Chang boisionik chekenyoru en soet cheterteren. Ako boisionik choton che bo bik che salamwo, cheosen ak bik chemi komie. En boruek kuak. Boisionik chuton ih ko ki konde serkali boisionik chuton ih kokikonde serkali ko mat ko lewen bik cheosen ak che salamwo amuun icheket kora kobato kokwet. Manyalu kitaban icheket. En boisionik, konatonih tam ingidoh boisionik soet kemwoe kele kimaebik chebo kenyisiek chekile ak chekile anan ot bik che salamwo kora komuch kosamchike boisionik choton. Boisionikab soet komie en kasuek cheterteren ako choton ih imuch iyai imi koreng'ung ih komewe uui akoyae boisiet noton. Ko alak ih ko imuch isamchike soet ih yeimache inam boisiet noton, kampunit noto ko ngunon ih koyache kinet bik kityo sikobaisien oretab soet.

Rarunetab boisionik en emeet nyon kokikoek ko kikoek kaimutiet neoo missing. Kot saiti en neranik choton checheng chi ke boisiet. Betutab Kila ak kila. Chang neranik checheng chi ke boisionik en kampunisiek cheteeren chemi emet nyon. Ndab tomkosulda icheket ih, kotom kokonge akichek. Ak en noto kokikoyom serkalit kochuchuch rarunetab boisionik chuton en ortinuek cheterteren. Ak en noton kikokochi serkalit nato nebo county ih kakmasuek cheterteren asikobit kokachi boisionik neranik. Kokotiem serkalitab county kobaryen rarunetab boisionik chuton ak kou noton ih ko kikonaam boisiet noton nebo kazi mtahani koribke neranik itondab emeet en kakmasuek cheterteren kora ko kikoyatyi neranik oleimuch kochuton soet ak kocheng'chige boisionik chemiten soet. Ak en yoto kokakibos rarunetab boisionik.

Korikab konyoiset kotindo bongonutikwak cheterteren ak cheisipikee ak korikab konyoisonoton en emet komukul ak en noton ko koot aketukul nebo konyoiset kotindo bongonutikab saishek chekisibi en elenyolu kerutechin biik chenyokeswe en yuton, kou ngunon yoon konyo ng'eta aketukul nyosutiet anan ko chii aketukul ko ng'orutechi ngetabkamisiek ko keeten kochut yoton amun kot ko tom koit ssainywan nebo kerutechi komokichomchin icheket, maiyanat amun en bongonutichoton chebo koot noton nebo konyoiset, kikoyai kouniton korikab konyoiset nekit tukul amun kot komokisib bongonutichu komuch koib koibu koimutik en korichuton bo konyoiset amun inyitekee biik chenyokoswe biik chemiondos ak en noton koibu chiletabke ak komarikit korikab konyoiset kotor oot komokonyoru konyoik.

Ane aa kabatindet noto nekole chaik ako muuch asom chepkondok benkit nenyu netam kokonon anan netam kobunu chepkondok chu ko ii kabatindet konyolu anan nan komi kasarwek chenan imokchinigei chepkondok ako tomo korurio rurutik eng' tuguk chekikimin ko amun ninoto konyolunot isomjigei chepkondok eng' benging'ung' agetugul neichome sikotoret niton itesen tai kabatisheng'ung' amawa ng'weny asikotestai rurutik cheisiche ko en noto maetat anan chomcjinot kesom chepkondok eng' benkit ko en noto kora ko nyolunot en serikalit kotoret kabotik amun niton koibu bandaab tai nebo emenyo yon kakitoret kabatik kobendi tai anan tesakei rurutik chwai ak noton kesiche omitwokik amun tiengei kabotik choton asikobit kiomis eng' emenyo

Lengushe choton chebo saccos ko kikotoret biik konyor chepkondok en kokwenyon ak ko kikomuch kosor kobotik en ortinwek cheterteren, taam mising en kokwenyun ko lengushe chuton bo sacco ko kikotoret koboyik sikokochin chepkondok chetesen taai kobotishenywan amun tindo icheket chomchinet en kobotik kosom chepkondok chekomokyike ak kowekta en kasarta nekoyonchin ak sacco ichuton, ko ndandan ikochin chepkondo chuton lengushe chuton komii koimutik chebune icheket choton ko cheuu yoon kokikoito chepkondo chuton komo chitukul nenoton komuch kowekta chepkondo choton, nan koib akee chepkondo chuton kobokotoretenge anan kongeten kobotishenyin ak yekakosuldaen noton komawekta inendet chepkondo chuton kiit ne yoe afisaekab saccos ichu kobwa akoi elemiten temindonoton kosor chepkondo chuton.

Anee achome oboishen sokat en ortinwek cheterteren, ko en akenge en choton ko imuch abartaen lokoiwek anan imuch kora okere anan asomanen, kora imuch asomanen boishonik, chuton tukul ko imuch keyai tukul en sokat, ko enoton kirabortoi lokoiwek en sokat, betut nekiobortoi lokoiwek en sokat ko kibetut noton nekibo kambaket noton nebo mwalimuekab sukulishekab barak, kii en kasaraton ko kimii kambaket konetikab sukulishekab barak ko kimoche icheket keteshi icheket melekwekwak choton chebo kila arawa ak kora ko kimoche keteshi chepkondok choton chekikokiyonchin anan chekikoyonchin ak serikalit kolee teshin icheket, ko ochito netam koboishen sokat en kasar aketukul ko kinoker lokoiwe chuton aker olee kaikai onde sokat sikobiit koityi chitukul koker.

Sokat koimuch kerutechi en amuneisiek cheterteren. Ako en naton ih koimuch iboisien sokat , icheng tuguk chechang chaton cheuu boisionik icheng logoiwek anan Okot inetekei tuguk en yoton chebo somanet ako en naton any ih , ng'alekab logoiwek keruto en soet Yoon itinye sokat asikobit ikerchike tuguk chetesetai en emeet ak en ng'uany komugul. Imuch ikerchike kit agetugul netesetai imi emooni nyon bo Kenya igere kit netesetai en bitanin anan emotinuekab sang. Kouu olimbo America kokebaisien sogat. Ko age6en oretab musuaknotetab kasari nebo bandabtai nebo mukswanotet ih ko kikoyai sokat keker tuguk chechang kouu ireriosiek,, chebo somanet, chebo mung'arosiek chebo kit agetugul, konyalu kerutechini sokat.

Muswong'notet ab kasari ko kikoib tuguk cheterteren, ako choton kora ko cheu kepchei amituagik anan kepchei tuguk choton chenyolu koityi biik en eleo, netai ko muswong'notet ab kasari koibu noyet anan igijin biik letaet ab logoiwek cheititotin choton agobo pcheet ab tuguk choton chenyolu kepchechi biik, ak kora ngeboisien muswong'notet ab kasari ko kinyoru koitosyek ab biik chemiten en emeet komugul ak olemiten bichoton, niton kogochin serkalit koyai pongonutik en olenyolu kepcheita tuguk anan ko omitwogik choton chekomiten ak koitji chitugul komarorchi icheget, imugokse chuton tugul amun koitosiek ab biik komiten en komputaisiek chebo serkalit, ko noton koigu roisi keyai pcheet ab tuguk, ak ng'andan karan niton ko inan komi koimutik, koimutyet noton ne inan komi ko kobetyi tuguchuton bo biik.

Sokat ko imuch inyorchigee tukuk chechang choto ko cheu lokoiwek anan ko tukuk alak cheimuch kou nguno yon imoche isoman inyorchiniigee koraa en sokat, ko en noton ngamun miten lokoiwek cheterteren nii ko nan komiten chebo Iman ak nan komiten chemobo imani ko noton nyolu keribengee niton amun ibete bik lokoiwek chemobo imanit. Miten bik chekikoyaigee asikongol kokonu lokoiwek choton chemobo imanit en sokat ak noto konete bik en kokwet ko nguno konyoluu yon Keker lokoiwek alak tukul en sokat icheken Ile tos bo Iman lokoiwek chuu ako eleichekendoi noton ichekenii keteshet noton nekindo sokat kole tos keteshet nebo Iman netam koborosto lokoiwek kii anan ter angandan mii kou niton ko mii lokoiwek chebo imanit che choton konyolu kiyan amun nan kobun sirkali alak ako nyolu koityi bik choton chebo boror.

Ngenai Ile chebkondok cheliboni komi barak kosir choton chenyalu ilubani en arawet akobo bilitab bek ih komi ortinuek cheyache kisib Ako netai konyalu iwe akoi afisit noton netononchin ng'alekab bek ih , akiarorchi ilenchi, miten barak bilit ng'ung ago tos kotaretiten ano. Ak en noton ketebenin nambarinikab mitait ng'ung ih , akoleibunu ak kainet ng'ung. Akomi formit neyache inyit Ile ibunu kamoste ainon. Ak yekakoyak noton ih, kibakengeit niton tononchin ng'alekab bek en kokwet ng'ung komutu bik kobwa konyokoker mitait ng'ung asikoker kole ih miten ano kaimutiet en mitait ng'ung asikoyaak iluban bilit neoo.

Tos sokat kosirengee nee ak boishetab simet, sokat ko tos Killelen muswoknotet noton nekikichoben simoit ako muswoknotoniton ko noton neiboru kole boishe kou nee simoit ak boishoniton kotinyengee ak muswoknotoni noton nebo kasaroton ngo nebo inguni anan nekikobo nekibo kenyi. Simoit akinee en komostanyun kotinyengee muswoknotet nekokichopto ak noton komiten simoishek chekibo kenyi ak chebo kasari, simoishek chekibo keny ko kikiboishen kokichop en muswoknotet noton nekimiten en kasarotet ak ngandan en inguni ko kokechop simoit kotiyengee ak muswoknotet tab kasari ak nguno koterteren tukuk cheimuch koyai simoishek chuton amun en ngalekab muswoknotet ak sokat olekigechopto ko ngunon sirengee sokat ak boishetab simoit kotiyengee kasarta noton nekokichobe simoit noton.

Lokoiwek chekokiker en kasarta nebo orowek chetuten chekakopata ko kokiker kele kororokto inatut noton nebo kot agenge en komostab Nairobi ak en noton kekere kele kimochobok ingunon inatunitin anan kimatekak, kimatech pundiek komie amun makai kororokto inatut buch komau komakitwa. Ak en noton konyolu ketebe Pundishek choton chekichobe inatut niton komwa olekichoptoo inatut niton nii kotko kochop kou olenyolunot anan mochop kou olenyolunot, imuch koraa ko kokigokiteki inatut niton olenyanyawet ko noton komokimitu inatut aum ingeteki Ile nyanyawet konyumyum kororokto. Lokoiwek chuton bo asenet kororokto inatut kimakaran amun imuch kobar bik yon kororokto konyolu kistoengee Pundishek choton.

Kasartab ropta ko tam keger en arawet ab angwan, ako en kasari kebooryonjin ropta neo missing en komoswek cheterteren en emet komugul, ak en niton ii kokikong'em ng'alek ab somanet ropta neo, kounonot ii komiten sugulisiek chekikeger amun en ropta neo, kikeger sugulisiek amun momiten yebune lagok chebokosomondos en sugulisiek chuton, ak kotiengen kokikoger ropta olebune ala kigolaa beek etyet nenyolu kobune icheget kipsomanini, ko ngunon ii kigong'em kokwet ak missing ko lagok choton kimsomaninik chenyolu kosomanen sugulisiek choton, age kora ko ngo'et ropta komiten sugulisiet chechuto beek kilasisiek chekisomanen, ko noton ko magoi kogaranit en lagok kobwa kosomanen olemi beek alan ng'osomoni kora kobire ropta ko noton ko kong'em kokwet ropta neo.

Kondoindet nebo lokoiwek chekokere raini ko noton nekikuren Chef Koinange, Chef Koinange ko kondoindetab lokoiwek noton nenaat missing ako boishechin keteshetab citizen. Chemat missing Chef Koinange kotinyengee ak lokoiwek choton cheingen kopangan ak kworor inendet, ingen inendet kobaibait Koraa kosib chik chekere ak en noton kokikonyor chemet missing. Tindo Koraa kosubik chechang amun en niton ingen kobaibait bik ak yon katach Koraa toek en koborunoik choton chebo lokoiwek Yan moche sikongala agenga ak genge akichek kongen kotepsen tebutik bichuton ana toek chuton katach ak en noton keboiboechin lokoiwek chik missing. Kikoyai nitet Koraa kosibi kosib keteshet noton nebo citizen amun en kondoidon niton bo lokoiwek.

Kasetisiek ko kartasisiek chekikisirchi logoiwek alaktugul chebo somanet, chebo bolotet, chebo ureryosiek ak alak chechang',ko kosetisiek ko matachang' en lagok amun kasetisiek ko kiit nekisomoni ako matochome lagok tuguk chekisomoni, tuguk chechome lagok ko tuguk chegere en pichainik, kasetisiek kora ko kikisir en ng'omnotet neo ak keboisien lugait nemoroisi koguyo lagok chemengechen, ko en noton komonyolu ana komatachang' en lagok, kigochin kityo lagok chon kagomach koechegitu sigonam konetengen lugait noton nekakisiren kosetisiechuton ak konai kiit netesetai en emet komogul ko kasomoni inendet ma kogere kityo konyolu konai ,ot kora imuch kosoman kora kosetit sikonai kiit netesetai, ko ingunon ii nyolu kinete lagok chegamach koyechegitun kosoman kosetisiek sikonoe kiit netesetai.

Kanai ole kobet kit agenge en tukuk chekotinye ko oleomwochindoi chetononchin kompunit akobo niton nii ole osibii korong mokutuk chenyolu kisib ne noton nii ko netai. Netai ko okiboityo omwochini kondoindenyun olenjinii kobet kiiton kotinye ako kaigai mwaoitewon en choto en bik choton chetononchin kompunit asikopit inyorchigee age ak Koraa Keker anan kecheng koto tot kotakopit noten korobet. Imuch koyai kowout inendet netononwech ko ki kiboitinik kii akomwochi chetononchin kompunit sikopit keal ot kioton kobet asinyoketestai ak boishonik choton chekokiyoe, imuche inee ketileni chepkondok anan melekwek kuk choton chebo arawet amun kebet kiiton asikopit Kialen kit age noton nekebet en kompunit.

Boisionik komi koterteren en kokwotunwek, ago miten boisionik cheyookse en abokora en kokwotinuek, boisionichuton ko choton cheu chanjanet ab mionwogik choton chekoryeb biik ab kokwonoton, ko ngoyaak kouniton ko keyoe boisioni nyogechonjoni biik alan ngokinyoe biik asikobit komomyoso icheget kora ndagaibitu mioniton, boisiet age kora en kokwet ko nebo chanjanet ab kiagik, miten mionwogik ab kiagik cheimuch konamda biik ako enoton konyolu kechanjan kiagik kora asikobit komanamda biik mionwogik kora, boisiet age kora neyookse abokora en kokwotinuek ko siret ab gee noton nekisiregee asikobit kenyorchige netisiek choton cheter mbu, boisioni kigoito netisiek chebo mbu kotoreti koter miondo noton nebo malaria.

Neranik konaat kotindon pongonutik cheterteren ako pongonutik chuton ko moche rabinik sikomuch kisuldaen ak en niton nii ko nan komotindo neranik chuton rabinik kisuldaen pongonutik chuton chechwak. Okere noton konyolu kinyityi rabinik chebo toretet asikosuldaen bongonutik chuton chuvhwak cheterteren ako mobongonutik kityok much Koraa komoche kosomesanen nearanik en sukulishekab barak ko nan kongeringen rabinik che icheruu sikik kwak amun moimuchegee konyolu kinyityi rabinik chebo toretet asikopit kotoret neranik chuton yon somoni en sukulishekab barak ak yemong konyokotoreti bik en kokwet. Kit nekiyoe ko yekokinyii rabinik chuton kotoreten koib formit noton ne ko kinyite kowoo ofisit noton nebo sirkalit anan ko nebo kiruogindet sikokoito kiruogindet ne.

Ko okondoindet nebo neranik en kepepertanyun ko kit noyoe asikonyor neranik ak kwonyik tuukul toretet kobun kotuyoshek choto chetam ketindoi ko netai obchechinii boishonik ko kerkeit tuukul momii ne olotu, obcheitoi boishonit akokoeee ole en ireyuu ko kachamga kwonyik ak en komosi ko kachanga murenik ko en yoton konyolu obchechii ichek boishonik kogerkeit . Ak Koraa keljinoik nebotuyoshek chuton bo neranik kii ko yon miten chepkondok chemiten anan cheyoche kikoito asiketoreten mungarok alak tuukul anan ko pongonutyet alatukul netindo neranik chuton koyoche ketet akeker kele pongonutik chuu Kobo Iman nii, tos kosumda icheket tii ak kot kosuldo kikochi ichek chepkondok choton chekergee komomii nekokilot aget.

Kenya Revenue Authority ko kibagengeit noton nebo emeet ab Kenya netononchin kayumet ab aisurutiet en komoswek cheterteren chebo emet ih ak en biik ab boror kora, ko elekinyitito Kenya Revenue Authority ko ichuten soet ak icheng Kenya Revenue Authority ko yekeinyoru ichut yekeichut ikere ketebenin tuguk chechang chechoton ko cheu nambait ab kipandet ih, betut ne kikisichin ih, kokwet ng'ung anan elebunuu anan ko elemeng'unen ih yekeinyit chuton ih iyonji itesetai ak kanyitat niton bo Kenya Revenue Authority yeitesetai ketebenin kelenchin iboisie ako ngot iboisie iboisie en ano, isire noton kora ak itesetai yekeitestai isip mokutik ak tetutik tugul chemokotin ak iyonji yekeyonji iyokte ako iyoktoi koweku risit icheket noton neboru kole keisirgee ana kenyit

Kararan kekon lokoiwek akobo tumwek chebo kokwet , kararan niton amun nkibor lokoiwek chuton nii konoe akonetigee bik alak chebo kokwotunwek alak olekiyoito anan ele yoito kokwet aketukul tumwek kwak eh korenywan. Nkeyoe tumwek en kokwetunwek cheterteren nii ko mii olekeyoito nkunon masaek nkoyoe tumwek kwak koloche lesoishek korotengee lesoishek chetam konoton kopiriren Nii ak kilach icheket kinyira. Icheket Koraa ko yon tyendos en tumwek kwak ko chome icheket kotwolio, chome kokweoldos yon tyendos icheket ko en noton nkoker kokwotunwek alak ole yoito masaek tumwek kwak ko imuch konetgee kii akobo tumwek chuton bo masaek kou ole iloktogee akoibe noton Koraa anan kotoo neywan olekiloktogee akoraa olekityuendos ko noton kararan kekon lokoiwekab tumwek

Oratinuek chekisibi asigenyit aisurutyet noton nebo biik chemotindo boisionik anan chebo buch ii ko miten konyil oeng netai ko imuche ichut soet noton nebo KRA ak ichut ak nambait noton nebo siretabgee neng'ung noton nebo KRA, ak inde nambait noton neng'ung nemotogimwoito ak iyonji asikobit ichut orit, ak yekarichut orit ii icheng'e yoton yekakisir kele wektaet ko noton kogonin komoswek chechang'chebo wektaet ab aisurutyet, miten wektaet ab aisurutyet nebo buch ii, wektaet ab aisurutyet nebo biik chemi serkalit ii, wektaet ab biik chetindo korit cheigomwondoi ak wektaet ab tuguk alak chechang' chebo sergali, ko enoton iyonchi nebo wektaetab tuguk chebo buch amun yometindoi boisiet ii iwektoi kit nemetinye, yekoriyonji isir kenyitnoton negokosir ak iyokte ,iyoktoi niton kowegun resit.

Lokoiwek ko kwakas chechang lokoiwek komii koterteren kike kikele nguno nemiten chebo urerioshek kii miten chebo bolotet miten chebo mungaret ak all chechang mobeku lokoiwek kii agetukul neyokse ko lokoiwek. Olokoiwek chekwakas en kastab betushek somok inguni ko to acham lokoiwek chuton amun lokoiwek chuton Kobo baret anan Mii neran agenge nekokibar amun Mii kii nekimde inendet soet ako moboiboechin noton neo nebo polishek. Ko kin koyaak kou niton nii konkikinam inendet abakerat en chela ak kin komii chela ko kikimuch ole kikimwaita ko kikinyalili inendet kotakebar en chela komacham lokoiwek chuton kwakas en kasartab betushek aenge ana ko somok chekakoba , macham amun lokoiwek chuu ko mokoron.